Nikech alworana nitiere gi pewe madongo, kendo ma rombe nyalo kwaye maber. Igonyo gi gokinyi, kendo iweyo gi nono, gi kwayo ma gidhi gimodhi. Kasto kochopo odhiambo, to giduogo kendgi. Ma oko ok oomgi, kata ok oketgi ni imiyogi chiemo.

Kangáto otimo chudo ni kendo okao kadi ni, to oyudo rageng' kuom shida moramora manyalo yude. Ka oyudo chandruok to inyalo chule kaluwore gi winjruok ma ne otimo ka ne okawo kadi no.

Kae isinjo njugu, nopidhi njugu, odongo mochiek ekndo tegno maber. Opudhgi kendo oketgi thuche thuche, koro iponogi mondo oketgi e yo mayot minyalo ting'gi, kendo tergi pacho.

Nitiere kitendawili moro mawachoni, ite en alot, kore en yien, to tiende en mogo. Matiendeni ka ng'ato opuro marieba, onyalo tiyo gi ite kaka alot. kore onyalo chwako kaka yien kosetuwo, to tiende onyalo loko mogo kendo otedgo kuom. Omiyo tijni ne e kaka nigi nengo. Ahere.

Ka bando osechiek, kendo gitwo e puodho, to iridhogi. Ikawo nji pako kete, to ji dhigo e puodho. Ichwoyo wiyo kama nigi winono, kasto iywayo kadhi malo, mondo obarre kasto iyawe mondo omi iyud oduma kendo iwe osaklene kanyo.

Ka in gi pap maduong' manigi lum, to iketogi kendo gichiemo achiema, to inyalo twegi bende mondo omi kik giwuoth mang'eny gidhi gichwany jomoko. Kasto inyalo tuomonegi pi, iteronegi gidhi gimodho.

Jogi ne ochiko nede gi ei nam mondo gimak rech. Rech obiro kendo omoko ei net, koro giywayo gi mondo gikau rech gidhi godo.

Ka chae odongo kendo ogolo wiye mayom cha, to itingó aditni kata okepe to ipono wi chae mayom go, kendo ikete ei okepe go. Ma ne ni opon gi te.

Idwaro manila kata, tol ma isoyo e olaha rech, to wuok gi e dhoggi to itudo go rech go te. Kasto idwaro kendo luth moro ,ma isoyo e tolno, motwe godo rech go, kendo uliero mondo mi uting'gi.

Ka olosye sanduge mowir ma rochere kendo wigi oketye mabati. Iketo sukari matin e igi, mondo omi oluong kich. Kasto kich dak e iye kanyo, kosedak to loso mo, kendo bang'eno ithedhogi kendo igolo mor kich.

Iloso oswandhro kuma ilude kodhigo nikech gitindo tindo ok nyal komgi dichiel. Idoyogi kendo ikochogi ma gidongi, ma girom kuma inyalo golgi kendo pidhgi e puodho maduong'. Igologi kendo ipidhogi. Ka osepidhgi, to nyanya ichwo negi kede moro mondo omi omigi support. Kanyo ema gibiro donge ka iolo negi pi pile ka pile, kendo igo negi yath. Giolo kendo gichiek ,kagisechiek, to iponogi pile ka pile, kata ka luwore gi kaka gichiek. Igolo mosechiek sana gi machako chiek, kiweyo mapod numu mondo ochiegi.

Jolupo oseikore kendo gidwa lupo, gidonjo kendo gidhiro yie donjo e pi, bangé to gidhi idhe kendo giyar nede go mondo gichak mako rech.

Oyudore ni nitiere ngát ma bolo yugi kama ji rome mangény e yo ma ok owinjore. Yie mondo omi ichop mapiyo mondo omi ingí kaka inyalo kony, kendo jalno omi puonj makare, gisiem mowinjore mondo kik ochak otim kamano nikech kanyo ji rome mangény kendo odhi kethone jomamoko chenro gi.

Tich mar pur maber ma otigi rieko man malo. Ngáto ok orito mondo oyud lowo maduong' mondo opurie. To okawo mana ogunde kod plastic moti kendo opidhe alot, opidhe olembe bende. Kendo en gi dongruok maber.